Kedung'idung'i te inkalem, neitikini aisalaach neitelekini emesa, netii enkijiko nieta enkalem nigira adungie nintushul ninkoroga te nkijiko, ore piimkoroga nipik emoti natii enkima meirewuaja, nintaru taa asiho oltungani oyieu, niseve eton eirewua aishooyo.

Keer esumash ,kitobir biashara amu kemiri ,kitibir isiatin amu ketum irbanot irkasin ,keramat irmareita naa kilepunyie esiaai enkiremore niaku ene tipat amu kiger oltungani menoto orkasi lenye meitoki aanyu meigeri. Keaku ake oltungani ole makewon openy ,esiaai oonkaink enyenak .

Egirae arere irpaek oingwaa emukunta aa negirae agel irpaek sidain oltorok negira inkera aretoki intoiwuo enye metetedu irpaek too mashakwani petumokini awaita orkombe kake sanisana kisalaashaki irpaek ooshali petum anoto enkolong .

Nkera kutitik naretok iltunganak botorok metuturu too mukuntani aa nitigirieki inkera naishir ,nitoki sii aaku kepiki indaiki nayierakini iltunganak moruak aa osiankikin nayemaki tentaani .niaku kitobiri Ina siai te murrua Ang .

kegil egolong'u enkajit neyau metaa meyanyita iltung'anak kutitik orbotorok , nitaa kiti enkiroroto nitadoyio enkanyit tolosho neeku ore engolong'u naa kitoronok tiatua olosho.